Magi gin tong mokete besen. Gichalo tong nyaluo mokikore gi tong mag gwend gredi. Ginyalo konyo ji e chiemo Inyalo chiel gi, inyalo ted gi, inyalo bok gi kata inyalo riu gi gi alot tichamo, kata inyalo chiel achiel to imadho godo chai ma ihero us be inyalo us gi.

Ma en machunga, kidwa pidhe mokuongo ikunyone bugo maber kasto iolo pi to iketo manyiwa, tok keto manyiwa to iweye mar ndalo moko kapod manyiwa riwore gi lowo. Mondo ka idhi pidho yien to oyud ka mayniwa nitie maber. Ka isekunyo bugo miketo manyiwa to ikawo yien mar machunga, to inyumo eiye to iumo gi lowo. Ka ise umo gi lowo to iolo negi pi okinyi gi odhiambo, kanyalore to ichielo. Ka osechiele gi yiende yiende moko kaka kudho mondo kik chiaye moro amora bi chame ka kethe to ka ba bedo ndalo moko kochako bedo machunga maduong' to igolo ketego to tok ndalo matin to obiro chako golo machunga ma ibiro cham.